Magin gin rabuon moko ma ma nya kisungu cha miluongo ni waru .Koro gima neno ka en ni rabuon ni opaye ma kosepaye tochwake ochwake maber newach kaka wate waneno, oyom oyom. To aneno kanyo oluth kuon ma nyadendi no tiyo godo e sonyo rabuon no. Kosetieko sonye aparo ni odwa loso gimiluongo ni mokimo , ama kata odwa ted gi ring'o. Koro yiero en mare gidhi timo enemong'e gimodwa timo gi rabuon to lakini gima ng'eyo en ni ose oluoke maler mopoke tochwake aparo ni oketie oket bende chumbi kata ndhadhu moko ma en owuon odwaro.

Ma iluongo ni bajia, kidwa lose to i ikwong itiyo gi rabuon moro miluongo ni wa ni waru cha. Ipoke kasto ichwake epii manigi chumbi , ichwake kuom dakika apar kata apa gabich ka kendo kik orudre. Kisechwake tikete thenge kastikawo mogo moro ma majan kamae iluonge ni food color tiriwe gi ngnao tiriwe gi pii turodo irudo kasto ing'ado ing'ade dania katinya ng'ade kitungu, ing'ade gimidwaro. Kiseng'ado to koro ikawo waru manende iketo tenge cha ting'olo ,kisengolo tiwye kuom dakika moko. Seche miweyo no ichwako mori mar tedo e karaya maler ka thenge. Kisechwake ma mori no osechwakre maber to koro ikawo waru gi achiel kachiel kikete morno. Iwe iweye bang' dakika moko tiloke mondo kik okwam e karaya. To bende ok onegi gole ka pod odhiek dhiek, iweye mondo otwo to be kik otuo mokadho kiasi yaani mo ahinya.

Seche ma obiro tadhi nyise tiegruok ma ka tiegruok mawantiere godo kuma some skul ma asome. Kasto adhi penje karatase ne mag somo mondo ang'e kakosebedo kotimo newach, tiegruok ka tiegruok nigi luwore gi kaka isebedo ga kikadhe penj. Koro kaseneno kako sebedo ga kotime penj ni to koro adhi nyise ni tiegruok ni dwaro ni mondo bedni ichope okang' machalo kama tiegruogni bende dwaro ni chope okang' machalo kama. Kasto apuonje tanyise ni tiegruok ka tiegruok anyise gima tiegruogno timo gima tiegruogno dhi konye godo. Kaselero ne to ong'ere nodhi yiero tiegruok achiel , koseyiereo tiegruogno to koro wang'iyo ni tiegruogni dwaro pesadi dwaro ni ng'ato ochul pesa marom nade kasto kwasenoeno ka michulo gong'we yamo tokoro odhi yiero owuon. Koneno ka tiegruogno omore, to koro obire skul obire apise mag skul to gin ema gidhi lere kaka koro otimo ka koro onego obed ni ochako tegruoge kose ka koro onego orit dweche moko koreko chako.

Mae en rech. Ka isenyiewe ise ama isegole e nam to gimitimo ichwere ichwere mondi gol chilo ma iye go, ibare, i ilwoke ilwoke maler. Kiselwoke to inyalo moye ama be inyalo weye kuom dakika moko mondo ochwer pii. Seche mochwero pii no tiketo mori e karaya mochwakore. Moo kosechwakore mochiek to koro ikawo reji ni tiwire e chumb e chumbi . Kisewire chumbi tinyume moo tiweye mondo ochieg. Ka bathe achiel osechiek tiloke kendo bathe moro no chiek. Mano waluongo ni wang'o . Koro kise kise wang'e to ikete bathe kasto ichielo kitungu nie moo gi nyanya. Kisechielo gi ma gisechiek maber to koro ineminyalo keto ndhadhu midwaro, kidwaro royco, kidwa gimoramora midwaro tikete bang'e to ang'i tone piii matin. Pigni kosechwakore tikawo reji mayande isewang'o cha , tinyume kado no iweye kanyo mochwakre masube bed mopoto. Ka sube osepoto to nyiso ni koro ochiek kendo koro

Magi gin rabuon moro mar waru, yaani rabuon ma nya kisungu miluongo ga ni waru cha . Koro gimitimo mondi lose i ipoko waru ni maber kisepoke ting'ade ing'ade matindo tindo kaki neno e picha kanyo kako neno no. Ka iseng'ade to koro inyume e e mogo moro mirude pii miluongo ni food color. Iweye kuom dakika matin mondo omak maber. Kasto ikete moo maliet misechwake, mor no ichwake e karaya .Bang'' kosechweny maber tikawo koroo waru ni kati ole tiloke loke iloke iloke manyaki winj ka koro osechako two. Kihero motwo kuur to be ikawo iweyo kamano to kihero ma ok otwo bende igolo ka pok otwo. Samoro be ilose ga nyaka gi nyaka gi omwogo jok mogo loso ga nyaka gomwongo jok moko lose gi omwongo bende. Koro yiero en mari kisetieke inyalo tiyo gi nyanya gi kitungu kuom chame timadhe kanyo gi soda koro in emiyiero kakidwa time amam kaki dwa chame koro. Bang' kiselose to bende wiyi kik wil ni nyaki ore chumbi sami chame.

Chiemo ni kidwa lose tonyaki bed gi mchele, nyaki bed gi ring'o ,nyaki bed gi moo to nyaki bed gi ndhadhu mamoko kapo nihero. Koro gimikwong itimo en ni iluoko ringi maber kasti kete pii mabup mang'eny madhi chwake madong'. Kisechwake mobedo mayom tigole ikete tenge kasti kawo moo mabup kik obed mang'eny to be kik obed matin. Morno onego bed ni oromo tedo chiemo gi tee kowir. Kasto gimitimo en ni iketo ringi no kuro tiweye mowang' mobed rabuor ma mabiro kaka minene picha ni . Kisetieko tikawo ndhahu ma nende in go kitungu , pilau masala gigo te manende idwa keto tiriwe , tichielo manyaka gidonjre maber mine ka koro ring'o ni kelo arufu maber kedno mamit. Kae to ikawo kado manende odong chande bang' kanisechwako ringi ni ti tipimo. Kidwa tedo mchele okombe achiel tipime pii okombe ariyo mar kado no kasto iweyo to chwakore. Kosetwak tikawo mchendi tiole kasti loko ti iketo koro mach matin mondo mchendi ochieg mosmos kosechiek to koro itoke.

Ndalo moko ne aseromo gi miyo moro motegno, dayo moro kowuok e chiro. Dayo ni notingore mapek noting'o go kikapu manende oyaa uso godo, kende dire noting'o ogunia moro mane nigi bando moya rego. Koro dayo ni ne tur ahinya to ka nanene to nolitna ne onge ng'at manokonye ting'o gigo. Koro gima natimo nakonye nating'o ne gigi nyaka wachopo dala dayo ni . Kane wachopo ne wayudo ka kata luoko ne pok oluoko lewni, sande ne olil oonge kata pii to dala odak kende oonge kata gi nyakware moramora. To kato bedo ni saa nolewo gima natimo ne aringa adhi kulo atingo mbugru ariyo adhi atuomo ne pii aringo kasekelo pii go to nakonye luoko sande to newach saa nolewo to dayo no otii to nonyisa ni en norito nyathi moro ma wuod waigi ema no biro konye wluoko gigi , to ne en saa par gariyo gi nus godhiambo nang'e nang'eni wuoyi no kata kobro biro to bro biro molewo koro nakonye timo mago. Odoko ni noka luoko ne lewni to lakini mana konyo to nakonyo aomo pii aluoko sande mano tu

Mae en rabolo mar nyaluo machiek. Kidwa lose to gimi kwong itimo kisejako rabondi ama kisenyiwe e chiro ,tikwong ipa ipok eigolo gik ma majan man oko go kasto dong' rabolo. Kisepoke tikete epii man gi chumvi tilyonke ahinya nyako bed maler maler paa kasto i i ikawo ikawo nyanya ikawo kitungu ni ichielo e moo mosechwakore . Kitungu gi ka osechwakore iole nyanya maniseng'ado cha kasto ipore chumbi matin tiwe ma gichieg ma girudre . Ka giserudore to ikawo kanende in gi ndhadhu mamoko tikete jok moko be jakete nyaka ring'o e iye ikete tiwe ochwakore matin, tikawo rabondi manisepayo tiole tiloko iloko iwe kuom dakika moko ariyo kata adek mondo ochie gimakre maber. Kasti kawo pii titone iwe itemo pii moumo manie wii rabolo kik ume mang'eny to be kik bed mapiny kasti iweyo ichwake nyaka pigni duon. Pigni koseduono jok moko jaweye gi kado tikawo dania tipore tochiek.